Kiit neyoe kokweet asigotoreet somaneet ab sokaat koimuuch kwaal imbareet ichegeet yegityekyiin sugul asigosomaneeen loog kwaak asigonyorchinegee kelchin, imuch koraa kopcheei kilasisek alaan kotees kilasisiek chegateech icheget kobaraiit kochanga asigobwa lagook chechaang' kosomanen suguliit noteet, ak kwaal ngecherook kitabushek ak kiit agetugul negimokyingee en suguul, imuuch koo tess mwalimuek cheinete lagook choteet asimaek mwalimuek tuteen cheinetisyee en suguliit noteet, niteet koimuch kotoreet biik ab kokweet ak lagook mwalimuek konyorchinegee kelchin ichegeet en somaneet neginete lagook en suguliit negateech icheget en elenegiit, imuuch koityiin anan kongalaal ak serkalii koraa asigogochi serkalii tuguuk cheter chemaimuch konyoor ichegeet koganabtaeen suguulit nywaan nemiten en kokweet.

Rotetab neranik kokiwalak amun neranik koyoe ichek olekaibwatitat olerotitoo imuch koboisien chito rapinik chetinye ala kwalda simoit chito netinye asikoroten yomiten tumdoo nekeyoe agetugul imuch komara nepo Arusi, nebo tumdoo newendi lakwet ne ng'etet tumdoo alan ko tumdoo agetugul nekiyoe en gaa koboisien inee kit agetugul netinye koto kotinye teta komuch kokoito tenyatet koroten komou biik cheechen chekomwochin icheck ala chenemu kit nekerge agetugul kotiengee olekakipanganda olekokisipto kele kicher chotetnitet koibu walet en biik cheneranik ak biik chekoko echekitu koyai neranik komostanywan koyai biik cheechen akichek komostanywan oleimuche.

Kichuut muswongoneet nebo kasari en somaneet yegingoit somaneet alaan kingooit ng'omnoteet nebo nguni ne noteet nechamaat alaan nechome biik chechang' koboishe muswoknotoon niteet neimuch kongeet chito koboishen simoit nyiin kosomaan komoendii suguul kosomaan kityo en gaa kotarkotaar, muswangnateet age negichuut nebo somaneet konoteet negoitu nesomani lakweet kosomonchiin kiiit nemoche koyaai yegagoeet kongeteen kogainaam sugul kotaar kotaar inendet, niteet kogochin lakweet negasomonchin kiit nemoche, kot kamoe kosomonchi chito koek mwalimu takitari anaan konabiis koimuuch konaam inendeet komingin kogainaam kotoo suguul kotaar kotaar ak kosomonchi alaan abakoyaai kasiit noteet negasomonchin inendet asikomuktechi inendeet konyorchinegee kelchin somanenyiin nebo kasari.

Kikochop serkali oratinwek cheimuch ketoreten kanabtaet anan anetishet nebo soket asikotoret lagok chebo sukul en somanenywan nesomani en sukul akonyorchineke keljin icheket notet kokikokon rabinik chekitoreten logok chemaimuchegee en sukul kitabushek kotech kilasishek cheimuch kosomanen lagok kokon kitabushek chechaang chemaimuch Koror ngochanga lagok um Yan kakonam kobwa lagok chechang sukul komaimuch Koror kitabushek chotet agosir mwalimuek chechang cheinetishe chebo serikali chemakiluboni asimaluboni kipsomaninik anan kolipani sigikchwak rabinik chechang en somanet nebo lakwet nesomanen soket en emet nebo Kenya.

Kiwalaak boisheet nebo banganeet ab imbaronook en kasari yegiin koiit ng'omnoteet noteet neibwote chito kole yoon otinye imbareet neoo koyoche abangaan anaai kole yoche anyorchinegee kelchiin imbaraniteet, chito netinye imbareet neoo komuch kopche imbareet nyiin kobaeen kiyakiik oldo agee ak koteem oldo ageee asigonyorchinegee kelchiin inendeet en kobotisheet nyiin nebo imbarenyiin, ko chito netinye imbareet nemingin koimuuch konaam imbareet ak kotekyi koriik yegigomboandoo asigonyoorchigee inendeet rabinik alaan asigonyor chepkondook cheimuch kotoretengee ak koteseen korrik alaak sigogon kwoldechin biik ak kosiich aginee kiit neboisheen en kila betuut nebo sobenyiin, biik alaak chetinye imbareniik chechang koimuuch kotilatil imbarenyiin, koribeen kiagiik oldo age ominchi minuutik oldo age cheeu bandeek ak komiin marakweek asikonyoor chinegee kelchiin en imbarenyiin.

Imuch koyai muswoknotet nebo kasari somanet konyumnyumit mising yoon kokiboitshen oratinwe chebo nguni kisuldaen somanetab lokok en sukul, kimuch kenam lokok chemien sukul ak kinde laptobishek alaan kindeot kompyutaishek sukulishek asikoboishen icheket kosomanen asikonyumnyumchi icheket aleet neolee kitabushek ilamok en sukul, nitet komuche kokochi lakwet ngomnotet notet neimuch koyatak metiny ak konai elekiyoito kasit alaa olekiboishoito laptop en chokyinet ak konai inendet kiit neimuch koyai en sobet nemiten taa ko kainekee komingin kotaa koyet, kiit neyoche keyai ko kindeot sukulishek tukul chemiten emet kompyutaishek asikoboishen lokok kosomanen icheket en sukul.

Boisheet neboishe kipsomaninik asigonyoor tuguuk chelelach cheinetegee en soeet ko kouu yaan komiten tuguuk cheuu kompyuta, simoisheek ak tuguuk alak chegiboisheen chebo kasari kecheng'een tuguul alak chelelach cheimuch kogaginde soeet ak konyorchigee inendeet koneet gee elegichoptoo kotor komong ak koboisheen ichegeet anan konyorchigee kelchiin en somanenywaan komaa en ngunguiseet anaan komoityi tabuut agetuguul en soet, kiit negiboisheen en soaniteet koimuch komoche network negararan asinyorchigee lakweet agetugul kiit negemoche en chokyineet komaimin ngaleek ab network neng'ung'et nebo simooit alaan nebo kompyuta neng'ung'eet, kipsomaninik chemiten sugulishek chebo barakyaat, iih koboisheen mising soeet konyorchigee tuguuk chelelach kouu yoon miteen kiit nemoe ketoo nelel kocheng'e ichegeet en soeet alaan siip konome ichegeet en soet yootet ak kochengyigee konaai kotor konaai kole nee kiiteet ak koboisheen kiyotet konyorunen kelchin en somanetnyin ak koboishen.

Kaikai kinyumnyum nyorunetab somanet en soet en kerenyun amun kararan nitet ak ko ityin kipsomaninik chechang' en chebchebindo nebo barak amun ndiboishen soet koimuch isib inaai kiit neteseta alaan inai somanet neteseta en chokyinet koma en lembeita eketukul, nitet ko kararan en kipsomaninik koboishen soet en somanenywan amun konuu kelchin, ngoboishen lakwet soet en somanenyin koimuch konyor kiit nekomokying'e inendet alaan konyor somanet nekararan nemokiime inendet amokibirobiri kelenchin kalyan siyai kouni ak kouu inoni, kerching'e inendet ko yoon manai ko imuch koteb en soet yotet kiit nekoyoche konai alan kiit nekamanai kotebe asikonai kiyotet komakiwaken alaan komokibolchi lakwet en somanenyin.

Kiboishen platfom chebo soet en somanet amun nitet ko kararan en kipsomaninik ak biik che somane soet konyorchigei kit nekamochei eng chokchinet. Nitet ko kikonde somanet nebo soet en emetab kenya amun olekinyorundoi somananitet ko kararan ako nyumnyum ole kinetindoi biik. Kit neyoei somananitet nebo soet koyon tinyei lagok platfom nebo soet cheimuch konyorune icheket somamenyui eng chokchinet yon tinyei platfomichutet yon kaolchin sigikwai ndamun platfomichutet ko roisi eng lagokab sukul ndab roisi oleboishoitoi ako roisi ole nyorundoi kit nekamokchingei ndamun sirei kitio kowirugei kiyotet kit nekamochei komacheny eng olda age nyorchingei eng orit yotet.

Obwotyinii anee ole kigopetito Nairobi en ng'aleek ab tililindo amuun kigoiit sirkaliit ak ng'aleek kywaak ak tuguk cheterter bongonutik chetinye taoniit nebo Nairobi, kii en olekinyeen kiin komii serkaliit negiingo kogigasiir biik chegibuchote taonishek koyoee kotililit taonit nebo Nairobi agigigochi icheget rabiniik cheboisheen kotilil taoniit noteet nieb Nairobi, lakini nguni komagomiteen tiilindo agetuguul negitam kipwotyin kole nairobi ko taoniit negararan ago isuldoeen tililindo nebo baraakyat, en inguni niitite Nairobi oldo tuguul ko kigoyaiit, mogamiten tililindo negibo en atkaan tugul ko niteet kogigoyaai biik chechang' komnyoso ak koigee chokoraishek en taonit niteet nebo Nairobi, kiit neyoche kwaai serkali asigosulda tililindo en taoniit nebo nairobi ko kowaal kandoinatet en taoniit nebo nairobi asigosulda tililindo negararan en taoniit niteet nebo nairobi ak konyoor biik tuguuk chegororon chrimuch koboisheen en sobenywaan alan koyaen mung'areet negararan ak komnyorchigee tugguuk chetililen.

Karaan ingisiib oratinweek chegibo keny asigesuldaen anan asigisiptoen tumweek amun, oratinweek chegibo keny chegigisuldoen en tumweek kogibo komonuut ago kigaran misiing', noteet kogigochin biik konyoor boiboiyeet alaan konyoor icheget kiit negararan en sobenywan, kiitam yoon miten tumndo agetugul negeyoee ko kiitam kengote ak kegoon ngotutik chegisibi yoon kiyooe tumoteet, kouu yoon miten tumdo noteet yoon wendi lakweet ne ngeteet tumndo kogitaam komii oratinweek chegisibi ago kimii kasiit negigiyoe asigosulda noteet, noteet kogimagoyoe agetugul kimiteen biik chegigogigoii chomchineet koyaai boishonotet nebo tumndo asigosulda komnyee, ko kimagomiteen musmuset agetugul namuun kinimusmus alaan iyaai kiit nemanyolu ko kitaam kechubishe ago kiin kechubiss koginome biik chubeet negachubin boisheek ago magai itakonyo meingung laain kotaa boisoom nyoeet ab kaat en kiit negimwaa netotet obwotii olee kararan kosiir nebo kasari ndaab nebo kasari iyoee kityo chito tumndang'ung' olegemakte ak olegebwatite.

Biik chechang kokinam atebto neyoe kasit icheket kotor koekyi, nitet ko kikonyorchike kelchin icheket alaan kotoret boishonitet niyoe kasit kotakoech konyorchineng'e rabinik anan konyor kelchin icheket en kasinywan neyoe ndamun ng'onam chito kong'eten subui koyai kasinyin nekiliponi en kila betut nemara kiliponi nekit elibushek somok ko ng'oyai kongeten subui kot koech koimuch keliban inendet rabinik chechang cheimuch koboishen ak koyaen kasi nekararan ak komuch koyai kasinotet enkasarta nenwach ak konyorchike inendet rabinik chechang cheimuch kobakakta kasit neyoe ak ibakonem kasinyin en kaa nekararan neimuch konyorchinenge keichin inendet, imuch koboishen rabinik chekonyor en kasinywan neyoe kong'eten subui kotor koech asikwalen imbaret alaan asikobarait inendet mungarenyin anan kotounen kasit mung'aret neyoe inendet asimotokwo koyaat kasit akee nebo kiparua nekibure kot koech, tauu kityo nenyinet ak konyorchineng'e inendet kelchin.

Kit neoyoe en kokwet koter ako makerkei ak cheyoe ematuwek alak en kenyaniton ko boishet ne notet kobnekikole ala kimine bangiken imparet nyun chemokotin ala che chamtaat en sirikaline nachamtaat en emet ematuwek alak en Kenya chamtaat kityok ayai aneken sko anyorchinen kei kelchinkolet ab bangichutetanyorchikei rabinik ayaen kasit ala abataiten kasit nebo mongarenyun kotates imparet ne aminjin tukuchutet amun tinyee ne kararan ysn kakimin bangik en impar keoldochi ioldechi bik cheboishenala ioldechi ematuwek alak bangik ko chotet che chamtaat akotinye chomchinet keoldechi bik chemiten en emet ab Kenya ak chemenye ematunwek alak chebo sang.

Kobwotutiet neotinye konamke ak kwonyik cheyome kochut kasisiek cheyoe murenik ko notet ne ngete kwondo koyom konai ngubut netinye murenik alan koyom inendet koyai kasit neyoe murenik asikonai kimnotet anan kiwango neyoe chito ne murenik, kasit neyoe chito neyoe ne murenik ko maimuch koyai ne kwondo amun kasisiekab murenik koter ak chebo kwonyik kouu elekikitanda ngubushek chekikikochi aketukul, ng'unon kwondo kotinye ngubut nenomeke ak kasinyin, murenik kotinye akinee ngubut konamke ak kasinyin ak ko makai koyai chito ne murenik kasit neyoe chito ne kwondo, ko kiit neuu akinee ne kwondo, ko makai koyai kasit neyoe ne murenik lakini miten cheyome koyai kasit neyoe murenik kou okot loiset nebo ketik chekindo tikikiot ko maimuch kolaa ne kwondo lakini miten cheyome koyai kou notet lakini momukunen icheket, komiten chenoonu ko mutio kotakonai lakini moyoe kasisiek tukul cheyoe murenik akot kouu temishet alaan baletab kering'onik, ng'otetab ng'otwa.

kororindab pikipiki ak matatoishek ko kararan kot mising amun niton kokochin kelchin biik cheboishen pikipikishek ak matatoishek konyorchike icheket chepkondok chekaimuch koyaen boishonitet nikiboishote pikipikishek ak matatoishek, yoon miten oleiwendi chito alaan yoon miten olee kemokyinike iit en chokyinet ko imuch ibun pikipiki alaan ko matato ak ileei kolabatenin oleimoche ako iite en chokyinet, boishetab pikipiki ak matato kora koimuch keiboten tukuk cheuu bandek lokoek ak tukuk alak cheimuch koibot mosikoshek chenyikisen kouu yoon imoche chito keibun bandekuk chemiten kaa ibeialde en taonishek koimuch inam matatoishek ak ilenchi koibun bandechotet en chokyinet kosir indinte batai chetuten ak ibee a iweksei kotor kobek ko kararan boishet nebo matato ak pikipikishek ndamun konin konyumnyumit kasingung neiyoe mising.

ole yoche kotoretito biik ripikab kaliet yoon tesetaa ak bongonutik chepo oret koyoche kokochi icheget oratinuek alan tuguk cheimuch kosuldaen icheget akobo ponwek choton chebo oret kikochin icheget ngo'tutik chenomegee ak bonwen chepo oret chekomokyin kee icheget ngotko ko pendi icheget oret kobo kobol anan kobo kokon icheget keretnywan nepo kit nekopolchin kotokomoche icheget kechor tuguk alan ngotkopoljin sirkali konyor icheget rabinikwak chetesotin alan kokiposen icheget rabinik kikochin icheget oret neimuch koyaen boletenywan nepo bonwek chepo oret kot kosuldaen icheget komang'em alan komayai kazit agetugul neya neimuch kogon suriet en bik alan kokwotinuek amat kobel korik ab chii amat kobar tuguk ab biik mat kolakta tuguk saratik alan mat koyai buchoit agetugul yoon isuldoen icheget bonwek chotet chepo oret.

Kiit neyoche koyai serikali asikoker kolee biik chemotinye kaa ak tukul chemonyoru somanet koyoche kochenyi icheket imbaret olemenye ak kotekyi korik cherwe icheket, kochengyi oleteme ak oleyoen kasinywan asikonyorchike icheket tukuk chemokyinge en sobenywan ndamun chito nemotinye kaa alaan lokok chemobendi sukul kotienge momiten olemenye komiten ngotutik chekikinde kelee chito nemomiten kaa koneyoche kikochi kiit neboishen neyome olerwe ak tukuk tukul cheboishen en konyinet alaan en koot nekokibong'onchi kelenji komeny yotet, nitet kobose koimutik chemiten emetab Kenya nechong'itu biik chemotinye kaa alaan lokok chemotinye chemonyoru somanet kotienge momiten oleburen icheket ak olebendien sukul.

oletoretitoo serkaliit ne ming'in biik cheoldoishe en tabanushek chebo oret asimanyoor boleet agetuguul, koyoche kotekyi icheget koriik cheoldoishen en tabantaban nebo barabara ak kotekyi icheget koriik asigomuuch kwoldoiss icheget amaen koimutyeet agetugul, neimuch konyagenam inendeet ak kewastaen tuguuk kyiik si yoon oldo tuguuk kyiik komiten ngotutiet anan kigitekyi inendet oleoldoee, sigonyorchigee ak inee inendet melekto alaan konyorchigee rabinik cheimuch kobaraiteen mungarenyin ak kotes tuguuk cheoldoo inendet, niteet koibuu bandaab taai negararan en boisheet ak boishet ab kasiit negiyoe en nairobi en tugosheek chemengechen anaan biik cheoldoishe en ortinweek komabiit kaimeet agetugul negiimegee agobo olekyoldoen tuguuk chuteet.